Iyiolo paanyor crypto currency .ore crypto currency Nas mpisai. naaa kisaidia iltunganak oleng aiteleek esiai elaata oo biilli aa kidim oltungani ataasa transaction .idim atereu mpisai itii nkuapi eboo, areu olosho teleleki oleng. ore crypto currency naa it's generally accepted kenyorari te pooki wueji te uchumi yote idim ai transfer mpisai telokae Osho, nireu olikae osho. naa kidim oltungani ai withdraw Nena pisai tebenki ime lasima pee eleo benki. niaku kanyor nanu crypto currency amu kitelelel esiai. iyiolo sii enkae toki na kejo ilmusungu is a store of money idim atushuma iropiyiani inonok. enaa crypto currency naa keponari value .neiaku Ina nanu pee anymore.

Yiolo naji tenara orministai lenkiremore naa yiolo mbaa uni naas pailepunyie enkiremore tolosho lekenya naa yiolo enedukuya naa kangas , kangas aya record sidai , napik clear records, nayakikisha ajo kaata esiana pookin nayiolo ajo ketiai iremishoi , kakwa golikinot eetae , nangas ayiolou ilairemok nayiolou ajo kakwa golikinot eeta , kanyioo ninche egira aimaa, kamaa kitambo itobir oltungani olchamba , eirem , ningoru empeku kakwa golinot ninche egira aimaa . Yiolo eneare , yiolo aidipa atayiolo esiana olairemok , iltunganak oiremisho pookin , naempower , nainguraki fertilizer , nainguraki emepeku , nayakikisha ajo yiolo irkiek oitumia nche naa aisidain . Yiolo eneuni , naiallocate, naingoru esiana oropiyiani , naa inenkiremore , ilairemok ipirare nena pisai , ina nai nanu aidim ataasa tenara orministai lenkiremore.

Iyiolo entoki nadamu tenadol ena siai, arashu tenadol ena pisha. naa iyiolo ele naa oltungani. lenkiremore. tenajo adol nkilani naishoopo naa kitau oltungani lenkiremore, nibung'ita laptop nss kajo ore esiai ena laptop naa ebaiki naa utafiti egira aas. arashu aa keeta record naje arashu data nai keep teine wueji. nagira ai confirm ashu nagira ainguraa enagira esiai enye aikunari, arashu, eeta research naasita, tenkaraki enkiremore enye. neeku tenadol nanu e a pisha Nas inatoki naidim ayeu ninye, elukunya ai.sjo keeta research naasita ashu eeta data ashu eeta entoki nagira ai confirm neeku nejia nanu aidim atejo .

Yiolo tenatoki naa kadolta ajo embenki ekcb enenye enabrochure nagirae aifundisha iltunganak enikoni tenintau impisai emilion nabo ashu nalus emilion nabo . Yiolo tenapage edukuya naa kajo user menu naitodol oltungani nkoitoi pokin nasuj , asuj step by step mpaka nebaiki ewueji ade nenarikino pee itayu kuna pisai .Yiolo entoki edukuya naa kegirae ajoki pirony ilofile , nedoyio nejia ,egirae ake autaa tena menu. Yiolo enamenu keeta iroruat , neata eroruata eare , neata eneuni , neata eneongwan , ompaka enetomon , kake nkoitoi nautaki oltungani eniko enitayu ropiyiani.

Iyiolou entoki nalotu damunot tenadol ena, naa kadolta enaa ore ena naa ee receipt nainguaa KCB Bank etasat naji Caroline, oltungani oji Caroline naa kitodolu akeyie ajo etaalaa eimu ena bank garama arashu bill ooh kalifuni isiet ne_ approve e-bank naa kore ena bank naa Mombasa etii, neeku kore entoki nalotu idamunot aainei naa KCB Bank etalaaki iropiani eimu ena bank, neeku ina nalotu idamunot aainei tenadol ena pisha.

Yiolo entoki naidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene ,yiolo nanu tenaingor ijo kitayu tenaingor ena pisha naa ltunganak oboita oshi tesiai ashu loogira asisho tefild nabo pee kenotote naaji ake tentumo e workshop ai brainstorm orashu enkoitoi natumore aijadiliana ngolikinot naagira aimaa toosiaitin. Aa nchere kelo neetae challenge natupukuo tesiai naa metumi erishata nadresieki teweji esiai, neeku mpaka nepuoi workshop eidipaki esiai ,enkata nashomoki orusa ,nepei workshop nepuoi aihandale issues naipangu enkata esiai naijo nena. Neeku Nena nanu aidim atolimu ajo ninye nagira aasa tena.

iyiolo entoki naidim atolimu teweji, naa iyiolo enapisha naa ketii entasat netii olpayian negira aitashe tebata ee KRA kenya revenue authority naa iyiolo tenapisha negira ena tasat aitarasaki ele lee enkiti baasha iyiolo tenanu iyiolo entoki nagira aasa naa kegira ena kenya revenue authority aizawadi ele tasat ebaki naa esiai sidai etasa arashu ebaki naa iyiolo eweji negira aitasheki arashu farm arashu olturur netusuja icheriani pooki naashiakino o tax neeku ebaki naa kegirai asho ena toki enaa sawadi ashu appreciation esiai sidai naatasa neeku ina nanu aidim atejo ninye nagira aasa teneweji.

Yiolo mbaa sapukin eapa tekenya nayau metaa kerai enkiremore nabikoo, naa yiolo embae edukuya naiko metaa keetae enkiremore nabikoo tolosho lekenya naa lameitin. Etangsa osho olosho lekenya aishaakinore lameitin ,nebaiki meetae enchan naa yiolo toowejitin kumok naa enchan eitegemeae pee eisalishae endaa naidim aisastaina iltunganak lolosho lekenya mpaka enkae kiremore. Neeku yiolo embae naiko metaa keesi ina, naa ina kiremore ,ina siai olameitin. Yiolo enkae bae eare naa .

Yiolo eunoto endaa naa euni endaa kulingana matarajio nataka oltung'ani naipirta eneba enchan yiolo endaa nanyor nanu atuno naa irpaek amu yiolo irpaek naa euni orkeseri arashu irpaek kulingana wee enchan iyiolo Ajo ketii enchan nagirai aanyu neuni irpaek loya lapaitin okuni ombaka ong'uan amu iyiolo enchan olapa obo onusu naa kesidanu lelo paek keisho aitobiraki yiolo paa sapuk enchan neuni irpaek loo laipatin ele amu ore lelo ninyial enchan tene sapuku enchan nemeeta eniko neeku yiolo eneba enchan ninye naifaa pelimu Ajo kainyio euni naa tia rishata neeku ena nanu aidim atejo

Yiolo engeno ashu mbaa niyieu pee iyas ena siai natii ena pisha ,na yiolo ena naa enkiremore ornyanya .Yiolo enkariano sapuk nayieuni nayiolou pee itumoki ataasa ena siai, naa eyieuni oltungani aria tesiai orkeek oowoshi irnyanya tolchampa .Yiolo irnyanya ,keidim ntokiting kumok aiafector etii olchampa ,yiolo nabo keidim ninye enkijepe ,keidim ake pest nina wadudu akeyie keidim ainyala irnyanya tolchampa neeku yiolo embae nabo nayieuni niyata ,naa enkariano elelo keek opiki pee itumoki ataramata ,nikesu irnyanya linonok aa sidain .Yiolo enkae eyieuni sii niyata enkare ,niyata olchampa sidai oota enterit pee itumoki atuuno ninkesu irnyanya linonok aa sidain.

Iyiolo eneikuni pee eitobiri ena siai, eunore oolnyanya, naa eyiuni oltang'ani oata enkariyano, te eunoto oolnyanya. Aa iyiolo ilnyanya naa eidelicate oleng', keishaakino neishughulikia tenkata nanare, neishori olchani tenkata nananre, neishori enkare anaa enananrikino anaa peishori, neishughulikiai, neoshi olchani loifaa tenkata sidai amu inakata ake einawiri neliou ajo esiai sidai. Aa iyiolo ilnyanya, naa nabo oo mimea naishaa peshori erishata sidai tenkata eunoto. Naa nabo oo ntokitin naayau impisai oleng' teneuni, iyiolo enkai oitoi naitumiyai aitobirie na pee iyata oltung'ani lekinteng'en ena siai, nekiutaa nekiliki enkata niun ilnyanya pee metumo aa kumok te sokoni, amu keinyala tenebaya enkata, meidimi airagie.

Yiolo entoki enaidim atolimu ajo ninye nagira aasa tenepisha na kadolta nkayiok uni natii enkalo enkaji e traditional hut na iyiolo entoki nahira kunaayiok aas na kitobitua entoki nino emisa epul negira aitumia ntokitin naijo irnyanya ashu intulele adalaee enatoki nikijo pul naitobirutia tesargab inatoki nanu adolta ajo ninye nagira aasa tenapisha neaku ina nanu aidim atejo.

Iyiolo entoki nalotu damunot tena pisha. naa iyiolo ele naa oyekenyi. iyioolo entoki nalotu damunot. naa ebaiki naa ketii olchampa ine wueji. arashu emukunta natuunoki. neeku ninye ejo pee etum ine wueji, alo Anya irmatunda. neeku kegira aripu, egira aingorisho. pee etalu ajo kajo ikunakino naa kaji elo, omeshomo atum lelo matunda. lotii ilo shampa niaku Ina toki nalotu damunot ainei. tenadol ele yekenyi egira arumisho.

Iyiolo ntokitin nadolita tene naa esiana oo benkin olosho lee Kenya iyiolo ene dukuya etii KCB bank aa nabo obenkii sapukin tele Osho le Kenya ore eniare netii co_operative bank duo sinye Ina benkii naa naa benki sapuk tele Osho le Kenya ore ene uni netii Barclays bank eyiolou naa benki na sapuk netii na kulie oshon ake mme olosho le Kenya ake ore equity bank naa nabo sininyee oo benkii sapukin netasaka esiatin sapukin tele Osho le Kenya iyiolo ebenki emiet naa Diamond trust bank D.T.B naa benkii ake sininye sapuk natii olosho. Le Kenya ore benki emusho naa standard charter naa ebenki sapuk naa ketii eloshon kumok Tena kop netii sii enkulie kwapie namaanita Kenya mmee Kenya ake etii neeku Nena tokitin adolita Tena wueji

Yiolo entoki nadamu tenadol ena siai naa yiolo entoki edukuya naa, challenges ashua ngolikinot naagira ilairemok aimaa tenkaraki nkibelenyat oloingange ashua pest naagira ainyala mazao ashu ndaiki enye toolchampai .Yiolo embae eare naa adolita spray entoki naitumiyiai aapik kuna mazao olchani. spray naitobirua oltungani aria aitobiraki keon ,yiolo ena naa enkoitoi naa teneeku oltungani mbunifu ashu innovative, neidim aitobiraki keon ntakiting naasishore. Neeku yiolo entoki nadamu tenadol ena siai naa oltungani otaa mbunifu tesiai enye ochalanges sii nagira ilairemok aimaa.

Yiolo entoki nagira aasa tene naa oltungani lositima oyawuaki oyeuo aas installation ositima tenkaraki nkoputani natii ele room. Yiolo esiai ositima naa esiai nataa lasima pee epiki dukuya tepooki toki naasitae. Etaa teniyieu nias siaitin kumok naa mpaka niyata ositima. Yiolo entoki nagira aasa tene, naa oltungani ogira aikonect ositima tenaaji, pee eitumiyia laasak lesiai Kuna komputani amu meesisho na komputa meetae ositima.

Yiolo ntokiting nadolita tena pisha ,naa esiana ombenki natii olosho lekenya. Yiolo benki edukuya naa KCB bank na benki sapuk tolosho lekenya .Ore eniare naa embenki naji cooperative bank naa ketii siininye ele osho lekenya, yiolo ene uni naa barclays bank na yiolo ena benki naa international etii loshon kumok, mee olosho lekenya ake etii. Yiolo ene ongwan naa equity bank naaa nabo ombekii sapukin natii ele osho lekenya. Yiolo enkae benki naa diamond trust bank naa benki siininye natii ele osho lekenya netii irkulie oshon. Yiolo enankae benki naa embenki naji standard chartered yiolo ina benki netii olosho lekenya netii irkulie oshon kumok leboo .Neeku nena tokiting nanu adolita tena pisha.

iyiolo enyamali tinitumiyai embolea oo inkishu teunore naa iyiolo enyamali edukuya naa kitumiyai sii embolea kulingana wentoki niunito naa tenei tumiyai oleng'nengial edaa tolchamba, iyiolo engae naa keeta imali nayieu mimeya nebaki nemeeta ina mpolea nena mali inyi neeku kitegemea ajo inyoo iunito, ning'ori sii pee mitumiyai oleng' amu king'ial ina daa kepej nemitiki eisho vile nagira olopeny ashu olairemoni aitarajia neeku ina nanu aidim atolimu tenkitumiarata empolea oo inkishu teunore.

Iyiolo pee eibelekenya ena bae oleng te nkop ang ore ena naa ,esiai enkiremore naitumiae ilakrdasini aunishore. iyiolo peyie eibelekenye ena te nkop ang. naa eetae space eetae ewueji sapuk neunishireki. neitayioloti iltunganak kilimo biashara aa nchere iun pee imir aasiie nkulie siatin. ime iun edaa naa iyie ake onyam euni edaa. naa inyia nimir enkae. tenkaraki aa iyiolo kuzalish chakula eyieuni tolosho le Kenya. food security naa iyiolo entoki edukuya naa pee ilairemok fertilizer pee itayu edaa sapuk. nepuo aun edaa sapuk pee etumie edaa sapuk tolosho. neku ibelekenye enkiremore tena kop ang.